En ane kiko karon age tugul ye ang'et, ko kit nebo tai nechome nechope ayai eng kot nyu ko yeanget achop kitandait nyu komyee, asikotebi kot komyee. Yekachop kitandait kit nebo aeng ne ayae ko amwet vyombek chechuk asikotililitu komyee, asi yo amwoe achobisie anan achop kiy age tugul ne kiame komii vyombek komyee. Kit nebo somok ko apuch kot, en apuch kot, anan amopen kot sikotililit komyee. Kit nebo somok ye neyae yekanget ko, amwet konda, akamwet kelyek, akamwet metit, akabrashan kelek siko tolilitu komyee yetomo amande en kot nyu. Kit nebo angwan ne ayae ko ahakikishan kole katililit kot komyee.

En Kenya, kochang oreshek, chang oretinoik ne chenyie karishek komyee. Oret nebo tai ne angen anee ne nyie karishek ko oret nebo, ne kile Mombasa Road nemii en taonitab Nairobi. Oret age ne angen nenyie karishek ko oret ne kilen oretab Jogoo Road che angen che nyie karishek komyee. En taonitab Eldoret kora, komitey oret ne kile Kimumu Road. Oret notok kora, konyie karishek komyee. Kit ne yache koyai serikali kityo siko, sikoboisie orendiroik cho komyee, ko kiy nebo tai ko nderebainik anan rongik age tugul chebo karishek koyache kosub orotutik tugul che kikonu serikali chebo rongsetab karishek. Ako kiy age, ko yache kosub karishek yamwae kandoikab barabara kole yache kosub asikomanda karishek.

Eng matatushek ako relishek, ki aret ne kararan kebune ko, amwae ane kole aret nebo mtatushek. Si amwa kole kararan aret nebo matatushek, ko kiy nebo tai, ko en aret nebo matatushek, komuchi kolipan chi tugul rabishek che iyache matatushek anan che yache anan biikab matatushek. Imuch kolipan chitugul chi netinye rabishek chechang anan chi age tugul ne, ne sereti komuche kolipan rabishekab matatu. Kiy age ne amwae, ko en matatushek, ko ngering', ngering' aratunwek chebo, chebo ajali anan koruskey karushek, karishek chebo matatunik. Kiy nekaka ne boisie komyee eng matatushek, ko bendi ole tugul matatushek. Ye amwae kole en kila ki arit age tugul en, en bororiet ko ite matatushek ole maite, maite relit, koite matatushek kora.

Ye ayae kasit ak Utalii akopir simet sigindet komeche kochukto lakwet sukulit, kiy nebo tai ne ayae ko ateb sigindet ale tinye kenyishek ata lakwet, anan tia lakwet no nemoche kochut sukulit en Utalii. Kit nebo aeng ne atebe ko alenjini sigindet koyokwo tuguk ap lakwet anan details chachik chebo lakwet asiyager yechutege komyee ak um makikwotik anan tuguk chemoche sukulitab Utalii. kit nebo somok, ko um amwochi sigindet alenji ko konyo terikit ne makat konyo koai tiemutik lakwet, asikeger yemuchi kotestai ak somanet eng sukulit notok bo Utalii.

En kokwet nyu, kochang kandoishek che achame komyee. Chotok koboto MCA nenyo ne notok ko Joshua Kipruto Kapti. MCA notok bo kokwet nyo, ko chito ne baibai komyee, chito ne chame komii ak biik komyee. MCA inotok, koyae boisoni komyee. Kere kole katestai, katestai boisonik, eng kokwet komyee. Chotok ko boto kachopishet barabarenik komyee, ak mii beek ko cheitu korik ak biik komyee, ako mii koboto stimet neite ole tugul ole mii biik. Chotok ko boisonik che yae acham kandoindet notok komyee. Aga ko kere kole mii kalyet komyee en bororiet akotepshe biik eng kalyet, akotoreti biik yekapitu ngalek ap nguny cheuu meet konyone akorir ak biik, biikab kokwet, akotoret biik ab kokwet yemache toretet toretishet neu kelipan rabisiek.

Yekanyo kipsomaniat afisit nyu kole mamite listit nebo graduation ako kiyae kasit kobok. Kiy nebo tai ne ayae ko agere ale kipsomaniat ne notok ko kimi sikulit ne sikulit nii anan kimii, kimii klasit ne kianete eng sukulit notok. Kiy age ne ayae ko akerchi kole kiy ne kimi waletuk waletuik anan ne kiwegu kartasishek chik kowek kobwa ofisit nyu, asi asaishan mutihani choton chik akere ne kiarekden komyee um mitihani chik akasubmiten koba ole kisubmiteni. Kiy age, ko atebe kispomaniat notok ne kilipan rabisiek che yache kolipan kipsomaninik asikonyor kartasishek kwak chebo graduation